Keatai intemat uni naasi te sukuul e Spur driving school. Ore entemata e dukuya naa model town theory nchere, aikinchori naaji enkitanyanyukoto olbaribara we engari, nintodolu tenkoitoi nchere indim aterewa engari , nindim aitodolu eninkunaa eniimie nena garin, ina oitoi e board theory, te board. Neitokini aareu enkai naji roadside highway theory, naa ore ena naa eitadolu neixplain, nilimu tenguton nchere ilimu signs olbaribara, nena tokitin, niindifain sii duao ajo niexpalin, o sheria olbaribara. Neaitokini aayau enaji, practical driving, naa ore ena naa nchere ekinchori taata olfung'uo we eng'ari, nekipiki olbaribara, nintodolu nchere tanaa iyilolo ataerewa ena gari.

Ekeidim ilairemok ataayiolou eneikunaa eisiai enye e taisere, eing'uraa eneikununo ireten le sokoni le opa. Nchere, keidim aing'urai eneikununo bei oo ntokitin enye nchere, keatai intokitin naaiput te erishata naje, keatai off season prices, neatai kunaa naa e bei erishata aa kumok indaikin. Neaku, keidim naaji olairemoni atuuno endaa, terishata naidim aisudoi nemir te erishata nemekure etii sokoni. Keatai sii entoki naji supplyingdemand, keatai enkata naa kutik indaikin te sokoni, neatai erishata kuti indaikin, neatai erishata kumok indaikin. Neaku keyiolou olairemoni erishata naifaa neyaa endaa enye sokoni amu kuti endaikin amu ina rishata etum iropiani naitosha kumok. Neitokini aataa naaji erishata naaji naata intokitin iropiani, anaa matejo, teniun naaji kitung'uu erishata olameyu naa itum iropiani kumok alang' teniun terishata nashaita naunito pooking'ai. Neaitokin aatai.

Ore teniwosh esimu naa ore entoki e dukuya ning'as aakikisha ajo akesujaa, ning'as aikilikwanu tanaake erishata sidai niroro wo ilo tung'ani. Ore ene are, naa aisidai teniro toltoilo sidai toltoilo lenkanyit. Nemilejisho sii tenirorie oltung'ani tesimu. Ore enkai, niakikisha ajo metii ororei, metaa ekining'ito oladuo tung'ani lingira airorie aitobiraki ling'ira airorie. Ore enkai, naa iomonu orusa teniyou nirekod, conversation ashu enkiroroto inyi, naa lazima pee iomonu orusa ilo likai tung'ani metaa kenyoraa. Ore enkai naa lsima peyie iyanyit nchere, iyanyit ilo likai tung'ani ling'ira airorie tenkoitoi sidai nining'unore metaa etaa itoning'ote aitobiraki te esimu.

ore duo naaji aata esumash naa kaidim aitumia kuna shilinkini tomon iuni, aiosie enchapati nabo we nkiayai eshaai, ashu ninye naaji ainosie olkeseri ashu smookie kachmbari amu keenya salasini. ashu ore enkae na kaidim sii ainosie ilmasurin aare we nkiti duoo naaji we nkiti avacado nabo arashu ore sii kulie tokitin naidim ainosie, amu kikutik kunashilinkini oleng, na kaidim naaji ainyiang'unye ainyiang'y bundles e twenty naitoki aitoki asu ninye naaji tenaidim naa kaata enkardasi nayieu nai print naitayu copy naa kitayu copy ten shillings

Ore engolikinoto nainoto anaa peibelekeny serkali impisai, oo natang'asa naa airut enkata e dukuya, amu kajo airutoko olchumati opa latushuma tembenki ajo kelelek sa eimin. Naitoki sii aatau enkai golikinoto nabo nchere, ore enapookata kipuoita aibelekeny iropiani naa kajo alo embenki keado olaini, nimpang'a olaini erishata naado ade pee itilaki aibelekenya impisai. Ore enkai, nekitodua opa iyiok kuna ropiani nekijo, kesipa sa kuna ropiani, neaku ekiata taa wasiwasi aajo kamaa taa kuna ropiani, miyiolou duo iropiani naasipa o kunda naa duo naitobiraki metaa iropiani. Ore sii opa enkai, golikinoto nekitodua naa nchere, ore tenijo ilo ainyang'isho, netii pa iltung'ana kumok oleng' lewuweitu eyiolou aajo eibelekenyaki iropiani, neaku kejo ninye matany duo naaji kimiraki intokitin tenkaraki kuna ropiani musan eyiolo ninche.

Ore naaji entoki naisho mainyaki aun olmushele iekai are zaidi, naa, matejo naaaji tenatum ajo sii nanu iropiani aa faida sapuk, toloopa mushele latuuno, naake aitoki ake aun kulikai ekai kumok. Ore enkai, tenatum naaji loan, ashu iropiani kumok, neaku naponaa naa esiai enkiremore aitoki aitaa iekai are. Ore sii ai toki naidim aiko matuuno olmushele aitoki kumok, naa matejo naaji kayieu endaa sapuk , etasapuka familia aai, naa kayou naponaa endaa pee etumoki olorere kumok naa ainosa. Ore enkai, naa matejo naaji ayeu naibelekeny taata aas entoki naji crop rotation o land use strategy, amu ore olmushele naa keisaidia amu keibooyo kuna tokin naijo weeds ashu kuna tokitin duo weeds metubulu oleng'. Ore enkai, naa matejo naaji eretoto e serkali metaret iyiok serkali duo mataas duo naaji ena kiremore. Ore sii enkai, tenikitum naaji olopiro metaa kesha Enkai, metaa anaake naa sidai weather.

ore esiai oo saen naa keeta eretoto sapuk too ntasati aa nchere keng'as awuoru intasati entonata epesho , neeku iltung'anak lelo oora bisi too siatin enye , ore enkae naa keret ena siai intasati epik naa edaa imisai oormareita lenye, neramat isuam enye oonkishu nedung'oo diinye pee mitoki aamir tesokoni, nitoki aisum inkera too sukulini enye ore engae naa kiteng'en ena siai intasati amu ketii naaji enkae tasat nemeyiolo airoro enkai kutuk, naa tenelo nairobi ashuu elo akeyie eweji nelo amirie isayen iidim inatasat atayiolo nena kutukie ilo likae orere , amu inakata naa idim atimiraki kuna masaa enyanak, ore enkae toki naa keret enasiai intasati aa kidim esiai naaji neenteleza iltung'anak olkuak lenye, loo masaa enye wenkuso enye nidim aitudutai toishoritin enye too nkolong'i naa puonu.

Keata isaen faida sapuk too intasati olmaasai, tenchoto oo mpisai. Amu ore ene dukuya, ore esiai oosaen naa keng'as naa aaku esiai, netum intasati olkasi, neaku mee inaaatoni pesho. Ore ene are naa kepik ena siai imesai e lelo mareita endaa. Keaku ewueji neinosie intasati endaa, neinyang'akinye inkera enye intokitin pookin naitaji. Neitoki sii ena siai o saen ayau erertoto nchere, kedung'oori inkishu, nemeitoki aareu sokoni inkishu enye. Keaku taata tanaa kedung'oori inkinejik are eata oltung'ani, nepal amu ketum impisai nainotie endaa. Keitoki sii esiai oo saen aatau dupoto njere , ketum intasati aitudupai enkuso, oo masaa enye, tooishoiti naitoki aapuonu e taisere. Neitoki sii ena siai aiteng'en intasati metayoloutuo inkulie kutukie o kulie tung'anak, o kulie oreren naasie biashara tenebo.

Ore nkampunini naitobiru irbetirni tekenya naa EverReady oo enankae naji golden battery . Golden battery BWT naa ore naaji tenanu tenaingor everready , everready battery oo olelikae batttery legolden battery naa kajo nanu everready , everready amu ore sababu najo nanu everready naa ore everready neeta ninye erishata naado enaa etii sokoni , ore enkae naa kistrong orbettery leeverready kebik alang olegolden . Ore enkae ore hoo naa kegol orbattery leeverready kidogo alang olegolden , kicheap, kelelek oleng golden penyo . Ore sii enkae , ketumoyu orbattery leeverready tepooki wueji alang olegolden aaketon aa enajingunyie sokoni ,ore sii enkae sababu noo ore ebattery leeverready naa kitobiruaki ninye tekenya ore elede naa kee kiawuaki toonkuapi eboo.

Ore elaata enkoitoi naulori ajo taa expressway, naa inji eikunakini, ore tenibaiki entry aa ewueji nijing'ie, nirony entoki naji vaucher button, ore pee irony, nireceive, nintoki ang'amu vaucher, ore pee ilo aipang' niim naaji ina oitoi erishata niima ompaka etaa piimpang', apuku alo aim enkai oitoi, nilak te empesa, arashu airtel money. Naa indim sii atalaa te kaash.

ore te biashara naa sidai enkigerore oleng. amu tenisir imbaa inonok, pooki toki ninkunayie biashara ino, nikiret taisere, tenitieu dii ninye naaji esile, naa kelelk enkidimata amu ore oltungani pokin likinchoo esile, naa tenedol enkigeroto aashu imbaa ebiashara ino aitobiraki, nikidim aisileno. ore enkae, kidim sii atayiolo ntokitin, nikibatat o ntokitijn nikibelekeny naaji mikitareto, pee intudupaa te biashar ino taisere. ore enkae naa ore biashra tenias nitum aigero naa ekiret, toki aa idim anoto, kulie duat, idim anoto kulie oitoi nipoarie biashara ino. naa kaidim nanu aing'ero ntokitin pookin tiatua biashara ai, naa kaidim sii ataasa openy.

Ore te erishata sapuk naa kaibung' nanu esimu aai, amu ore duo olkasi lai oleng' , nemeeduo empukunoto duo esiainnagol naaji nagol metaa eji matilaki atang'amu esimu. Neaku ore erishata pookin aa erishata naidim naidipa ainyo tendapasha, ompaka ade nekintoki aapuo airura aiteru naaji kajo saa tomon aare enkakenya, ompaka enteipa saa ong'wan, naa kaidim nanu atang'amu esimu aai, naa ekiro oltung'ana toonkoitoi kumok amu kindim aatisira olkilikwaai le SMS, te WhatsApp, te Facebook, o naa tenaoshoki esimu tenkiroroto esimu aa call, neaku neija etiu oshi enkirorot ashi nairorie nanu olorere lai.

Ore pee eyiolou ilaramatak enchere ainoto enkidimata metaa keidim aatayiolou isaai arashu erishata, naa anaa naaji erishata o lameitin, erishata enchan, erishata naa ene enkijape, naa keitobiraki ninche pee etum aatariyana, terishata napuonu aaunie indaikin enye. Netum sii eng'eno netum enkaryano tena ramatare enye naleng', naa keaku kepuonu naaji lelo tung'anak aatumoki eramatare eneye naa esidai.

Ore tekenya na ore esiai ompisai na embenki naji central bank of kenya oshi naitashekibna ninye naitore esiai ompisai pookin a printing ena na naitobirunyeki ninye si naitoki ai supply naitobirieki apa tonkolongi mpisai na enkop naji e keetae apa kitobiraki apa ropiyani te nairobi aa naa enkop e kajo india apa naata ina contract naitobirie mpisai kakeore ore tanakata na enkop e Germany itobirieki ropiyani e kenya enkampuni naji currency keji aa ninye naa.

Atabolo embenki, amu kaata akaounts oo imbenkii are. KCB o Equity, naa kore emboloto embengi naa keng'as aaku kegol amu, tenipik impisai embenki nimiata entoki naji ATM card, naa kintanyamal too isaai nijo ilo aitayunye. Amu ijo kaitayu toolkulie kekunot, neikenoki embenki. Ore enka naa, ekintanyamal sii olaaini oado tembenki. Keado olaini tiatua embenki oleng'. Ore enkai, naa kaijo eitureisho atua embenki tenijing' amu ore pee ijo ijing' nidol ajo ketiu anaa ketii iltung'ana oata iropiani oleng', naa ijo elelek ake kiimbung' osikari te emilanko. Neaku nena tokitin aimayie nanu temboloto embenki.

Ore indaikin naasioki ainyala anaa kule, naa keidimi aatipikolfrij, oiropijie pee mesioki ainyala, nesiokini aaya iwuejitin naishaa nemirishoreki. Neija sii eikuni intokitin naijo ilmatunda, ore intokin naijo tenakata ilnyanya, nepiki intekei mewaita inkwapi e boo, ataaa siininye imaua, nepiki sii ninche iwuejitin naifaa , peemeinyala, peetumoki atabai iwuejitin naifaa nebaya terishata sidai nemeinyala sii. Neija eikuni sii inkiri, epiki sii inkirik aapik ewueji nairobi nepiki ewueji nemetii germs pee meinyala siininche, ashu eidimi naaji neitoyieki. Keatai taa inkoitoi e opa, meatai ine taata aa nena rishata taata e technology, neaku kepiki olfrij, neidimi aatipik intokitin naijo serials nepiki silos pee meinyala, nena tokitin eshumieki indaiki pee meinyala.

Ore esiai e forecasting, arashu naaji aibonu entaisere, enetiu aa taa enoloing'ang'e, naa keidim ainyala imali o nkoitoi kumok, hoo neata esidano sappuk amu, keidim naaji ilaing'urak lenkijape, neidim adol anaa kelotu enchan, neidim ilparakuo nepuo ainyang' isuam arashu inkishu. Aashu naji neitu eshumisho aitobiraki. Ore ake peaku eitu elotu enaduo shan naripito, neidim ayau, nelotu olameyu naaji matejo, neinyala nena aramaritin oo ilprakuo aa keidim isuam netum olameyu, eitu naa eaku kulo tung'anak eyanyu olameyu, egira opa aanyu enkata enchan neaku naa eitu eshumaki isuam indaiki, neidim ayau embatatai sapuk tesiai eramatare.

Keatai enkoitoi olosek naidimi ataas, ee kemiri inkilani, naishopoki te dukuya te Kenya, aa ketii ewueji neji Gikomba, naa keinyang'unyeiki inkilani naishopoki, neidimi sii neyauni inkilani, oo nkwapi e boo neyauuni inkilani, neitokini aamiraki olorere inkilani naishopoki. Neaku keatai taa ina biashara tenkop ang' e Kenya.

Ore te bank repost bank naa keetae akaonts naapashpashari amu keidimi aatabaolki mpaka nkera ilarin kutitik mpaka noolarin ziro mpaka tomon oobo akaont enye kake ngingurat keeku ntoiwuo enye nainguaraki nena akount. nitokini aboloki nkulie naaji tin akaunt aiteru larin tomon oobo mpaka tomon oisiet ,neetae enkae naji step akaont aiteru larin tomonko oisiet mpakatikitam oisiet, neetae naa nindim atabolo iyata larin tomonko oisiet nelo dukuya ,nemeeta ina limit.

Ore te Huduma center, indim ainoto intokitin niindim ainoto Huduma nekintaasi intokitin kumok amu, indim aing'oru enkipande naimina, naa indim sii airejista anaa aing'oru NSSF, arashu ena siai e e biotisho aa SHA, indim sii airejista ningoru sii entoki naji good conduct ashu naa ena certificate naitodolu ajo miata enkaruoisho yoyote . Ketii intokitin kumok oleng' niindim ataasa ashu aing'oru, keatai Huduma sapuk niindim aing'oru te ewueji naji Huduma center. Indim ainoto sii Kuna chetii ashu certificate oo nkera, einoto Nena tokitin ake iyie aitirishaki.

Ore taata aa sokoni oo ntokitin pookin neibelekenye amu, ketaa keasi sokoni tenkoitoi olmutandao, aa social media oleng'. Indim atipika eramatare ashu emirata, indim atoosho empisha ilukung'uni inonok, nipik empisha social media, nitum olainyang'ani. Ore sii naa keibelekenyate taata amu keatai taata ilukung'uni naasieku aabulu naaji. Keatai inaaji Layers, naa ore nena naa inoolmosor, neatai inkulie naa inoonkiri naaji broilers, naasiokisioki aabulu, neaku neatai naa ine kienyeji. Naa ore naaji ireteni natipika nanu te biashara oo ilukung'uni naa nchere, naa karamat kuna naasieku aa broilers tenebo o kienyejji amu tenintushul, naa itumoki biashara amu itumoki atimira nena broilers tenkata esiokinoto, bnekindim atasioki aataret, nekindim sii atimira kuna naaji kienyeji, polepole amu kemiri nena iropiani kumok aitulus inkulie.

Keatai kulie apps nainyanyukie kuna e empesa naidim ataas ena siai naaji niindim aitumiya atusujie enkoitoi ino ningira aisefi impisai inono. Ore kulie apps neatai mobile banking apps aa taaa indim aitumia te esimu ino nindim atusujie embenki ino, eningira aikunaa, keatai enembenki e Equitel, neatai sii enembenki e KCB, neatai enembenki naji Coop bank, neatai ene Absa, neatai ene ECBA lob. Neaku ore nena apps naa ekisiadia siininche anaa ena e empesa, neatai ake kulie anaa duo taata kulie anaa personal finance and budgeting apps, naa ore kuna, anaa noo TALA, noo Branch, noo Money lover, Spendee Andro money, ore nena naa indim sii ninye aishoo enikunaa oshi eningira aikunaa impisai inono.

Ore oshi enkata esupukuu naaa keisapukin oleng siatin etaa kegirae aisherekea enkata esupukuu oleng naaa kumok olorere tonkaulele endaa ake eonositae neeku ina entoki oshi taata naibelekeny osokoni loompuka naa ore enkata esupukuu naa kenyae doi oshin nkulie puka oleng amu idol ajo keeku sapuk enkinosata oonkiri, enkinosata oonkulie daiki kumok ,neeku kelelek naaji eku kiti enkinosata oompuka ashu esapuko ,kitegemea ,ore tenijo aingoru naaji toltirenito naa keeku kenyae nkiri oleng ,nenyae kulie daiki oleng alang Kuna puka oshiake puka nikinyia kake ore ake inepu ake siininye enkata nabo ashu eare ashu tookulie wejitin inosi mpuka torkioma ashu toosupukuuni sapukin nidol ajo kinosi aitushulaki nkiri neeku sapuk sokoni tenkata esupukuu oleng sapuk oshi biashara endaa.

Ore enkoitoi sidai aisul naa keitamok naaji oltung'ani inyamaliritin naatumore taisere tenkiremore, naa anaa enkibelekenyata oloing'ang'e, tenebo o sokoni, naa teneaku oltung'ani makewon, areten kewon, neanyu nedol enetiu sokoni. Naa kereten neitumiya inkoitoi naijo ine focusing amu tenesuj lelo tung''ana oshi laing'urak le enkijape naa ketum ateng'ena, neariyanu neyiolou entoki naji elotu taisere. Keitokini sii aatau inkoitoi nautaa oltung'ani ashu naaretenie oltung'ani kewon, anaa tenedol oltung'ani ajo kelotu olameyu, nedung' inkujit neisudoo, nemee taa inkujit ake, neun inkaitubulu naidim aatasieku anaa naaji teneaku kiti enchan, neun impoosho o inkwashen nepal ilpaek, ore sii enkai nedol sokoni, neing'or irishat eneikunaari, nedol ajo kaa daa taata naidim atsioi o kaa nemeidim aatasioi. Neun nen daikin naasioio nepal nena nemesioyyo te sokoni.

kidim ilairemok kutiti atudupore enkilepunoto e valio tenkiremore too nkoitooi naijo kuna kidimi aitobiraki naaji ilairemok kutiti naaji aa iledeiri kulo taa ooramat inkishu ekule nitobirakini naaji entoki naajio edeiri eweji neitobirieki yogot nitobirieki nena tokitin nena ile enye metaa memir kule too ropiyiani eyabori kemiri kule too ropiyiani eshumata ,nitokini aitobiraki kulo loo nkiri nitobirakini isokonini , aankinchichioni enye ning'urakini iloing'ok loo mbegui enye oiroshiyie inkishu nibelekeny inkisu metaa keeta inkishu impukunot sidain nejia etiu kulo kulikai loo irnyanya ,loo imukuntani kidim naaji sirkali awa neya nena dakin oo ilchambai lenye enaa inyanya nitobirakini processes' naipurosesie kulo nyanya.

Ore taa ena toki naji mpesa naa neeta Nena tokitin kumok. niidim ataasa tiatua naijo, bundles ainyiangu, internet .neitoki naa aata naa entoki naji global pay. ore global pay naa keeku idim naaji nikirewaki oltungani pookin yeyote iropiyiani eimu empesa naa idim sii atalaa ashu naaji atalaa iyie ee pooki toki nidim ainyiangu tene. atik enkop pookin naba anaa enatii.

ore enkitengena enkiremore tolairemoni naa keeta dupoto spuk oleng' amu kidim aiteng'ena olairemoni , neariyianu tesiai neponaa emponaroto omasaa wenkiremore enye kidim sii ayau ina ariyiano taata nanoto olairemoni nchere atoponiki ninye idaikin naikesu terishata pooki, kidim atoponai iropiyiani tebene enye impisai ebene enye kidim sii naa atoponai edaa tolosho aa food security mitokini aata taata enyamali oo daikin kidim sii aiteng'ena metayiolo impukunot oodakin naidim anoto tesiokinoto naidim sii nidim sii anoto tenemir te sokoni iropiyiani kumok, naa ore sii enkariyiano olairemoni teneyariyianu naa kitobir uchumi ashu olmanyara lenkop nalulung'a amu ketumi edaa netumi iropiyiani.

Ekeata serkali imbaa kumok enkishaa naashukoki olosek ninye, naa. Ore ene dukuya naa keramat serkali iltung'ana aakikisha ajo meatai bbiashara naa naasa nemeitoriori arashu torono naidim aumiza iltung'ana tolosho. Keidim sii serkali atang'amu taa nena kodii naasotu, neitoki ashukoki nena kodii, anaa subsidies, anaa naaji fertilizer neishoo ilairemok, neitoki aipung'uza gharama e maisha, tiatua iltung'ana lenyena. E keidim sii sirkali ayau naaji olmanyara sidai ataa environment, naidim iltung'ana aaatasie isiaitin, neramatishore, neasie biashara sidai. keji taa ina stability. Keidim sii serkali, ayau naaji matejo, inttokitin naaji naagoli anaa naaji infrastructure aa taa ilbarbarani, neyau ositima, neaki iltung'ana enkisuma sidai, ntokitin naijo nena einaye serkali.

Ore ena siai emirare oontokiting teintanet, naa sidai naleng amu keisapuk sokoni enintanet naa indim atabolo Facebook page neeku taa indim ake apik iosh empisha nipik intokiting inonok ninger enkarna onena tokiting inonok tenaa kenkineji naaji imir ninger goat seller Aiko nejia ore ake pee ingira aiger naa itumore iltunganak loompukon pookin amu elo nitumore iltunganak loinyangu inasaa oloyieu baadae oloikilikwanisho duake looyieu neyiolou ,indim sii atabolo eweji nejia TikTok nindim atabolo Instagram nindim atimirisho te social media pookin nindim sii anoto webpage ino ashu website ninteru amirishore Bora metaa ipik namba asimu nipik ake naa naa aidiscrib biashara ino esidai.

Keeta taa orbao lemetengaso imbaa pokira amu keeta esidano neeta enyamali amu tenipik enkalo orbaribara neidim aitanyamala iltunganak loim orbaribara naaji enaa lderefani neidim ayau ajali, ore enkae keeta naa esidano amu kedol olorere ,kidimi olorere pookin aaitodol amu keibala needoru ,neeta naa enkai nyamali nchere ore iltunganak kumok oodol oladuo bao neme laduo kastomani ashu laduo ainyangak lenaduo bae oleng kesesha aa lemesirias oodol .ore neke baae naa kegol mpisai naitobirieki lelo baoi naa keidim sii nainyala tenkoitoi pookin ,keidim wether ainyala ashu eidim dei ninye nepurori, neeku keisidai taa orbao lematangaso kake keeta siininye nyamalitin enyenak tenebo.

Ore tiatua olturur neeta esidano sapuk teweji ontasati amu keret kuna tasati netum olchumati netum nena mali enye peyie etum ataasie eramatare pookin naata toolukuny nayieu neias ,keret sii ele turur Kuna tasati tenkata engoloto ashu tenkata enyamali amu kisho isilen, nitumiya nina silen ailepunyie mbiasharani enye isiaitin enye ,keret sii ele turur Kuna tasati amu kidimi aanoto iretot torkulie tururi laijo le NGOs ashua toolarikok lenye, amu teneeta ropiyiani nayieu neisho olorere loltururi ,kidimi sii kuna tasati anoto retot eimu naaji matejo training eimu enkisuma ,keidimi aisuma neidimi atuutai etii enkikunti, keeta ele turur esidano sapuk tontasati naa kedumunye ninche eilepie tukul.

Ore emponaroto evalue euchumi ekenya naa kilepie naleng amu ,neeku naji ore eramatare ang nikilepie teneeku ore eramatare ekule neeku ekimir ntokiting naaji finished products ashu ntokiting naidipaki aitobira pi enaa naaji teneeku ekiata kule naapiki mpaketi nikintobiru yogut nikimproses nkiri metaa metaa keetae siininche Kuna processed meat naapiki Kuna pirbili ,nitokini aata irnyanya nikimproses neeku ekimir entoki naji tomato souse neku ekiata ntokiting naaji export ntokiting nikimiraki kulie orere. naa tinikitume export kumok nikitum mpisai Kuna oonkulie kwapi aa foreighn exchange neitagol ina uchumi ang meshomo dukuya .neeku ore emponaroto evalue toomasaa otepooki toki teunchumi ekenya naa kilepie negolu uchumi naleng.

Oree aa taa endaa nao akajo na nanu food na kesidai oleng endaa nao amu endaa napuku tolchambai naijo nai irnganayio lentim ajo ataa ajo na sinanu medup kunabnaotobiri tiatua factory na kesidan nona dakini amu meeta na ninche biotisho esidai tebiotisho nenyor seseni loltunganak teninya nona dakini nikiret nikincho dupoto tosesen amu keeta biotisho naleng nepaasha naleng okuna naji processed food naitobiri to factorini torokamu keeta nona osajati lebiotosho na kidimai neeta kuna chemicals torok tenkishui oltungani.

Enetipat empikata oolbenia endaa toolchambai, amu, ore pee ipik endaa ilbenia, piitumoki atimira te sokoni naa siidai naleng' amu itumoki ataasa entoki naji packaging, nii niindim naaji aibranda biashara ino aigero enkarna e biashara ino, naa keidim sii naaji atipika olbene sidai naa eidim ilo bene atimira ina daa amu keidim iltung'ana atodua neidim ateyietu iltung'ana toonnalakwa metadua neng'war ina daa natii atua. Neaku ore olbene naa entoki e maana oleng', eidim aivuta olainyang'ani meeu ainyang'u endaa nimirita.

ore tipat natum ilairemok loo daikin tenemir ekibanta nabokata naa kisidai amu , mitoki edaa aroyo naa kimaanisha naa ajo mitoki aatum asara , ore sii enkae naa kidimayu naaji netum naa kidim ina enkiwanda ataa olainyang'ani le enaake keku kinyang'ang'u kila enaake ore ake pee eeku etuunishote , ninyang'u enaduo enkiwanda nena daikin enye ore sii engae baye sidai naidim ataretie lelo airemok tenkiwanta nabo tenemiraki idaikin enye naa kiaku sii kidim ina kiwanta kidim naaji nee nyino iropiyiani enkata naado penye nelaki nabokata impisai kumok naidim aatasie isiatin enye neeku kisidai ina sidai enkiwanda nabo , tenemirakini nena daikin amu kidim ninye enkiwanda ashomo ataasa valediction enaduo daa too ropiyiani kutik nemerisiore naaduo naalo olairemoni , aata ilairemok kila obobo taa naaji aidim ataas tengaraki cost tengaraki egolon eina biashara.

Ore olopeny enkaji, naa eimaki ninye elaata enkaji. Ore oloikomboa enkaji, neimaki ninye enkitonirata enkaji. Kore lelo pokira naa kesipa naasita nena luat pokira are amu, ore ele oikomboa enkaji naa keifaa neyou ninye enkaji sidai pee eyou ninye enkaji sidai, natumoki atotonie, pee etumoki sii aaku ore iropiani naalakita, naa inaishaa enkaji natii. Ore sii naaduo ele olopeny enkaji, naa keyou siininye iropiani enyena naitobirie enkaji, amu ina kata naa etumoki aitobiraki ele loikomboa enkaji metisidana. Neaku iltung'ana lelo waare oboita naa oloiriamari, naa nena baa pokira are naitobiraki ninche.